Nĩ riũa inene, kana mbura igĩikara mũno ĩtarĩ ĩraura, nĩkĩo riũa rĩakanĩte ũgu magaka tũnyamũ tũtũ tũbaana tũnyũmba, twakũĩyũa riũa, matĩgagĩcino mũno nĩ riũa, ta na gũkũ thamburu-ĩ riũa rĩkoragwo rĩingi na tũkoragwo tũingĩ, kana na gũkũ mathaai-inĩ mathondekaga tũingĩ ũmakeyũa rĩngĩ makĩrĩithia ng’ombe, kana mbũri ciao, rĩu makeyũa tũnyamũ-inĩ tũtũ, magaka tũtara twakwiyũa riũa, makongania mavuti makĩgirĩri igũrũ tũbaana mavati rĩu magathondeka ta tũnyũmba na no mararĩthia ngombe ciao-ĩ magaikara bau rungu, tondũ hena mũĩgunyi.

Nĩ maĩ maragerio gũcokio mũtaro nĩguo mathiĩ matukane na marĩa mangĩ. Harĩa hena rũĩ rũnene rĩu maragerio gũcokio mũtaro nĩguo magũcagucirio tĩri mahote matigathiire hau mathiĩre harĩa. Nĩkĩo marageria kũguceria tĩri ũcio mahote kwĩbĩka gũikũrũka na hinya. Mathiĩ matukane na rũĩ rũnene mabote gũikũrũkia

Ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno, rĩrĩa mũndũ eti icembe akingĩra mũgũnda, kũcimbĩra mbembe yake, ĩcimbagĩrwo ĩkathakara mũno, na ĩkavota kwĩiyũria nginya mbembe ĩrĩa ĩgũciara vau. Koguo kwoya icembe rĩrĩ ũcimbĩrĩre, ũcimbĩire mbembe ĩyo ĩtivaana terei tee njimbĩre na kau gakorogo kaũndũ kega mũno, tondũ mbembe ĩno ĩciaraga igĩrĩ igĩrĩ, kĩndũ kia mbere nĩyacimbĩrwo, nĩĩigirwo tĩĩri mwega nĩyagunyagunyĩrua rĩu vava onagĩtua kũruta mũrũri wayo, ĩraruta mũrũri ũna vinya na nĩkũvota gwĩkĩra mbembe ndungu kana ĩgaciari igĩri igirĩ nĩũguo ĩgunyĩirwo vau koguo kaũndũ ga gũcimbĩra gakoragwo kega mũno nĩgatũmaga mbembe ĩgunyĩro wega mũno nekagĩa ngirini wega mũno, nĩũndũ woguo yagunyagunyĩrua. kũgunyagunyirua nĩkwega.

Haha nĩ maaĩ maratahwo, mũtumia ũyũ okire na mũtũngi wake. Aiga mbere ya swing ĩyo ya gĩthima. Acoka athiĩ oya swing ya gĩthima, anjia gũthiũrũrũkia. Namo maaĩ manjia kuma o agĩthiũrũkagia.O ũrĩa athiũrũrũkia, noguo maĩ marauma. Rĩu mũtũngi waiyũra, akaiga ũngĩ.O mũtũngi waiyũra, akaiga ũngĩ. Na nĩ mokaga andũ eerĩ, ũmwe akĩiga mũtũngi hau, makanyita gĩcuma kĩu me meerĩ. Makanjia gũthiũrũkia maaĩ makauma na hinya. Rĩu ũrĩa marathiũrũrũkia na hinya noguo maaĩ marauma. Rĩu nĩkĩo menjeirwo gĩthima gĩkĩ gũkũ weerũ-inĩ ũyũ, magatahagĩra mahiũ mao maaĩ matigagĩkue nĩ kũnyoterwo. Onao magagĩtahamaomakũmateithia, magagĩteithĩkĩra o ho. Rĩu nĩkĩo menjeirwo gĩthima gĩkĩ gũkũ weerũ-inĩ magateithagio nĩmo. Maaĩ macio magathiĩ na mbere kũmateithia. Nĩkĩo mokĩte gũtaha maĩ hau.

Vevata kũvanda mathoroko, tondũ maya nĩ mathoroko nĩtũmarĩaga nyeni, makorogo mega mũno ũrugĩrwo mũno na ngima, na me mbegũ njega mũno no ũvaande ringĩ no ciruge mũthere mbeũ yacio ĩkorogo njega mũno kĩbegũ kĩu kĩ vando vando kĩnanũkakaga mũno, na makorogo mega mũno ma gũkima mũkimwa, andũ matĩvũũtaga mena manyeni aya mũciĩ, mathoroko makorogo mega mũno nĩmega na ngima ni mega ngima ũrugĩirwo ngũnja gũtũ ndũngĩmĩtigithia kũmĩrĩa nĩũndũ mathoroko me mung’aarĩ na gũtĩ vandũ matakũraga ona bingo ya riũa makorogo me biũ, bingo ya riũa makũraga biũ, matĩ ũũno wavaanda wee no guitagĩrĩria maĩĩ matĩĩ thĩĩna maya, makorogo mega okũigana

Ava nĩ ngo’mbe itwarĩtwo mũnanda, kũrĩa ithiaga kũmundĩrwo, ciathi kũu nĩimundagwo ciindano, cia kũrigĩrĩria mĩrimũ ngũrani, kũna ngũva ,iria irĩaga ngo’mbe iria cinyitagĩrĩra ng’ombe ,nĩkĩo ũrona dagĩtarĩ ũyũ agĩũka agĩcivũũraga ciingĩrĩte mũnanda-inĩ ikathi ikarika ndawa-inĩ ikuumĩrĩra mwenorĩa ũngĩ cirikia ndawa-inĩ ndawa ĩgacithambia, rĩu mĩrimũ ĩyo yoothe ya ngũva ikũthiĩ ithirĩte yanyua ndawa ĩyo rĩrĩa ng’ombeyo ĩrarĩithio ngũva iyo ĩkagũa, rĩu nĩkio iretetwo mĩnanda ciũkite gũkũ munanda ciũke ciikio ndawa-inĩ ikĩvũũragwo mũvũũri nĩgu ikĩrikaga ikiumaga mwenorĩongĩ ikarĩithue, nacio ngũvaĩ igatigo ikathi ikĩgũaga .

Ve vata gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ nĩũkoraga thirikari iitũ nĩtũrekerĩrie, kana ĩkarekereria mandagĩtarĩ meitũ, nĩkĩo mathiaga na mbere na kũrũrũngana, nĩguo thirikari ĩtuĩke ya kũmeigua, nĩũkoraga nĩmeimĩtwo mũcaara wao, makimwo mbia ciao cia mĩeri ĩtatũ kana ũgakora thibitari ona ndawa ĩtĩroka kana arwaru mathi kũu makaagaga ndawa kana mbia cingĩmaruta thibitarĩ rĩngĩ nĩũthire thibitarĩ wathondeko ,rĩngĩ marũa ĩrĩa ũnamo ya kũthondekwa ũmũrĩvĩru, na mbeca iria ũrendekaĩĩ ĩtĩrakũrĩvĩra, rĩu maũndũ macio mothe makomenderia ndagĩtarĩ nĩagire mũcaara wake nake mũrwaru nĩathondekirwe na aavewa rũũtha no mbia cia kũmũrĩvira uume marũinĩ yake nĩĩretire thĩĩna marũetira mũrĩvĩra gũrirĩ ũndũ ĩreeka, rĩu ũkoneka andũ mangĩrũrũngana thirikari nĩyameigua, moombane moothe mathi bara makiugagĩrĩria, thirikari yũũkaga ĩkameigua, tondũ gũtĩ wĩra ũngĩthiĩ na mbere andũ acio matee marore....

Ũndũ ũyũ ũkagwo mwega mũno, nĩ thirikari iitũ ĩtũretagĩra wa gũthondeka mahiũ meitũ ona ngitĩ ciitũ cikatheco, nĩũndũ wa mĩrimũ ngũũrani, ta rĩu ngitĩ ĩngĩaga kũthecwa ĩgĩaga mũrimũ mũũru mũno, wa gũkũũma kũũmaga thaa cionde ĩkiugaga mbu, ne ĩngĩkũrũma ona wage gũtwarwo cibitarĩ thutha wa kabinda kanini noukorwo ũgĩkũũma ota ngitĩ ĩyo, kana ũgwatwo nĩ mũrimũ mũũru mũno ona kana ũkue, ithuĩ nĩtũkenagĩrĩra mũno rĩrĩa ngitĩ ciitũ irathecwa, tondũ nĩikorago ii njega ona ĩngĩkũrũma ĩtirĩ na ũũru mũingi ta ngitĩ ĩrĩa ĩtee ndece rĩu ĩno yathecwa, ĩtĩĩ ũũru mũno gũkĩra ĩrĩa ndeece, ĩĩrĩa ĩtee ndeece nĩ njũru makĩria o noĩkũrũme gwa kavinda kanini ũkorwo ũgĩkua kana ũkĩona ũũru kana ũkanjia gũkũũma otayo, rĩu ũndũ ũyũ ũkoragwo mwega thirikari ĩtũretagira wa gũtheeca ngitĩ ciitũ, nĩ wega.

Ũndũ ũyũ ũkoragwo na vata mũno, rĩrĩa andũ macokanĩrirwe mũciĩ ,kana mũgaciokanĩrĩrio gĩcagi kĩmwe, rĩngĩ kũũna maũndũ mũrathomithio, mawaganu nĩ miingĩraga, magakĩingĩva mũno ,rĩu ũgakora airĩtu na aanake nĩmaretwo mũcemanio magikarwa ndĩ, makanjia kũthomithio ũrĩa me guikara mena maũndũ mega, matige maũndũ mooru, makathomithio ũrĩa megũkũra mũtarara mwega, na mawaganu meingĩ manine, rĩu maũndũ arĩa matũtithagia mũno ona aciari miitũ magakena mũno tondũ nĩtwarĩrua tũkagarũrũka, kwĩ mwanake aranyuaga njovi na thigara na bangi nĩatiga, kwĩ mũirĩtu aranyuaga thigara na bangi nĩatiga nĩũndũ wa kĩthomo kĩu athomithua. Rĩu athomithua agacenjia mĩthiĩre ĩyo, akaanji kũthii mĩthiĩre mĩega ona mũkavũnjĩrio kiugo kĩa Ngai mũkiigua wega ona mangĩ makavonoka na magacenjia mĩthiĩre, rĩu kĩũndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo kĩega mũikarĩtuo itũũra thĩ mũkarĩrua nĩ abunjia manyu, ona aarimũ manyu, ona aciari manyu ovo, na andũ magatuĩka ma gũcenjia moothe.

Ava nĩ mũcemanio ũvo, ũrathiĩ na mbere, nĩkĩo andũ aya metĩtwo magacokanĩrĩrio moothe vamwe matuĩke ma kũthomithua ,na marikia kũthomithua kũna tũmaratathi marathi mavetwe rĩngĩ karĩa ge kũmathoomithia makĩria, akahumbũria thĩiniĩ agakora kena mandĩko miingĩ agathi na mbere na kũthoma athiĩ ovĩgĩte kũringana norĩa athomithua, nĩkĩo metĩtwo macokanĩrĩruo ũguo makorwo me miingĩ mahote kũthomithĩkia, mathii na mbere na kũthoma, magacooka makaheo tũnyamũ tũu ,tũbuku tũu mũndũ athiĩ akĩthomagĩra athiĩ ovĩgĩte makĩria githomo-inĩ kĩriouma, nĩguo anyiite kĩndũ, no athomithio naage kũnyiita kĩndũ no aheo kabuku kau eethomere anyiite kĩndũ, nĩkĩo marathi magaĩirwe tũbuku tũu mũndũ akathi akathoma agakoragwo na kĩndũ kĩrĩa anyiita.

Noũgũre indo nyingĩ rita rĩmwe ithii ikathũkĩre mũciĩ, noũgũre nyanya ta rĩũ noũgũre nyanya ndoo igĩrĩ, nyanya icio ciakinya mũciĩ ndoo ĩmwe na nuthu ithũke tondũ nĩcigũikara mũno ingĩkathira, rĩũ nĩkĩo gũkoragwa na kĩthimi, ũgũre nyanya cia kũhũthiĩra thukũ inya kana ithatũ, ciathira ũcoke thoko ũgũre cingĩ, tondũ woka na ndoo irĩ igĩrĩ, nyanya icio itĩikara mũno, irĩa nyingĩ nĩikũthũka, rĩũ nĩkĩo hena kĩthimi handũ ha ũgũre nyingĩ ikathũke, ndũgũre cia thukũ inya ũthii ũhũthĩre icio ciathiraĩ ,ũcoke nduka ũthiiũgũre ingĩ kana ũcoke thoko ũthii ũgũre ingĩ.

Mũgũri ookaga nduki-inĩ yaku, agakora urĩa ũcuurĩtie nguo ciaku njaketi, mĩbuto mashati, icio ciothe ũcurĩtie rĩu acagũraga, ĩyo nyandĩke nĩĩkoragwo na goro gũkĩra ĩno ĩngĩ ĩtee nyandĩke, ĩngĩ nĩ ng’emie wega, ĩna marĩtwa mathaka, rĩu nĩkĩo ũkoraga ĩyo ĩna goro gũkĩra ĩrĩa ĩtarĩ nyandĩke ĩrĩa ĩ nyandĩke ĩĩna kĩrangi gĩcoong’i ona gũtĩtrĩ ũndũ yandĩkĩtwe no no ono yandĩkĩtwe ne ĩgemetwe na maranfĩ miingĩ miingi, nĩkĩo ũkoraga nĩyagĩa goro gũkira ĩria ĩtarĩ nyandĩke ,na nicio mĩta marĩa maingĩ icuuragio varĩa igũrũ kana vau mũrango-inĩ ũkĩingĩra nĩguo ũgakorwo wambere kũmĩona nĩyo yambere ũroona naguo waingĩra thĩini wa ndukaĩyo mũkwenderia, ũthiaga ũmũrĩtiĩ ĩrĩa ĩcuurĩtio varĩa, ĩrĩa yandĩkĩtwo marĩtwa marĩa, nĩyo ndĩrenda nyenderia, nake akwĩraga ĩyo yuumaga mbeca ciiganona, nerĩa ĩtarĩ nyandĩke ĩruma mbeca ciiganona, ũkamũũria nĩkĩ agagũtarĩria. Tondũ ĩrĩa nĩ ng’emie nĩ nyandĩke na ĩno ĩngĩ tĩ nyandĩke....

Mũndũ no oke aigĩthie mbeca ciake akĩenda kĩrori ta kĩu kia isuzu na ikorwo rori icio ndagĩka ĩyo gũtirĩ. Na tondũ nĩ akũheanĩte mbia no ũmũigũithie ngari ĩyo amĩeterere thutha wa mwaka ũmwe nĩ cigũkorwo cia ingĩra rĩngĩ kũrĩa iraumĩte irakinya, kana irĩ o merinĩ ciũkĩte. Ũngĩ mũiguithia ũgũo no atuĩke wa kũigwa, na eterere mbia ciake. Handũ ha gũtinda mũkĩng'ang'ana, mũikare thĩ, mwaranĩrie mũiguithanie thutha wa mwaka ucio ũmwe ĩĩ, agoka kũgĩra kirori giake. Marori megũkorwo makinya nĩka me njĩra mokĩte, gũkũ nĩ ka tũtarĩ, koguo no weterere ituĩke cia kũingĩra, na ciaingĩra no thimũ tugakũhũrĩra ũtuĩke wa kũgĩra kĩrori giaku. Koguo mbia ciaku turĩonacio ndũkaigwe ũkĩmaka rori yaku no ũkũgĩra reke ikinye.

Mũgũri ikorobia rĩmwe kana ikondobia rĩmwe rĩuma ciringi mĩrongo ĩtano nĩ gũkorwo ndĩrĩgĩrire kũndũ gũgwĩtwo Kĩrĩnyaga ndarĩkuithia na ngari, rĩakuo na ngari rĩoka nginya Nairobi. Na ngĩrĩgũra niĩ ngwendagĩrio ciringi mĩrongo ĩtatũ na ndĩmũrĩkuithiu rĩagũkora o Nairobi. No nginya rĩngĩyethera tũbeca tũnini nĩguo ndikanaremwo rũciũ kũrĩgĩra Kĩrĩnyaga rĩngĩ, na nĩrĩkuirwo na ngari na ndarĩba ngari. Koguo ikondabia rĩrĩ ndĩrariendia ciringi mĩrongo ĩtano ndutanithĩtie mathabu, ndarutanithia mathabu ma ngari ndarutanithia mathabu marĩa marĩtuire mũtĩ-inĩ igũrũ, ndarutithania mathabu ma marĩa marĩretire ngari-inĩ marĩbokera na ndarutithania mathabu marĩa maruta rĩakinya Nairobi, rĩu nĩkĩo rĩmwe ringĩra na ciringi mĩrongo ĩtano.

Kwĩruta mũthako ũyũ noũthi kũrĩa yũthagĩrwa, ũkore andũ makĩmĩũtha, rĩu kwĩruta kwayo, ũkuona maramĩhũthĩra, woyaga mĩguĩ ĩyo menayo, onawe ũkanjia guikia ũgecetaga tũrima-inĩ tũrĩa, ũcete wega nĩguo ũthiĩ ũkĩragwo mathabu ũrĩa ĩthiaga na mathabu mayo tondũ ĩ mathabu mayo, rĩu ũkũthiĩ wirutĩte ũguo o kabora o kabora rĩa mũico ũkore nĩũmenyire kũmĩthaka, onirabu-inĩ ĩkorogwo kuo tũthiaga kuo ũgakora ĩkĩũthwa, ukoya mĩguĩ ĩyo, ĩkoragwo mĩguĩ ĩtatũ nawe ũkanjia guikia rĩu ũkũthiĩ ũmenyete guikia guikiaĩ rĩa mũico noguo ũkũthiĩ ũtarĩirwe ũkore ona nĩũmenyire, ona nĩũrotha onawe, ũrothe ũkore nĩwamenya ,gũtĩrĩ ũndũ ũngĩonua, rĩu irabu-inĩ ĩrokuo na kũrĩo kũndũ ũkoraga ĩkĩbũthĩrwo nĩ athuuri, ũgathiĩ ũkamĩikarangia bau, ũkĩmarutagĩra mathabu, naya magatuĩka magũkuonia ũgatuĩka wa kũmenyera oba? Obau ũkĩrutaga mathabu maku, matuĩka makũkuonia oya mĩguĩ ũgĩikagia karithu-inĩ kaarĩa...

Ũkũthi nduka-inĩ ya kwendia mbegũ, ũmatarĩrie mbegũ ĩrĩa ũrenda, ũgũre mbegũ, ũke ũbarĩrie kanacarĩ gaku karĩa ũguita, ũciite, ũitĩrĩrie maĩĩ, nginya ituĩke cia kũmera, ciamera ũcicenjerie mũgũndi-nĩ, ũthi na mbere na kũibe maĩ, ituĩke cia kũgwata, ũciĩkĩre bataraica, ũthi na mbere na gwĩkĩra maĩ, thutha wa kabinda kanini, cikũre wanji kũrĩa maciaro maku.

Mũgũri angĩteta kĩndũ nĩgĩathũka rĩ, no kũmwĩra arehe ndĩmũcenjerie ona kana eterere rũciũ ndehe kĩngĩ angĩkorwo kiuma kĩu kĩmwe. Na gĩtuĩkaga gĩa kũigithio atige kĩu, rũciũ agĩĩre kĩngĩ.

Tũtege tũu tũbũthĩkaga gũthiĩ igũrũ ,tũbũthĩkaga gũthiĩ tũkĩroraga mĩgũnda tũgathiĩ tũmũrĩkĩte, tũkarora mũmĩra ũcio ũrĩa ũhana, ona mwene akorwo nĩataũkwo nĩ mũmera ũcio ũrĩa ũhana ona atena kinya mwico ũrĩa ũngĩ wa mũgũnda ona kana rĩrĩa marenda kũbubĩra ndawa ,nĩtwoyagwo tũgekĩrwa ndawa tũgathiĩ tũkĩbubagĩra ,tũkathiũrũrũka mũgũnda ũcio wothe thutha wa mathaa manini wona karĩkia kũbubĩra na mwene ndenanoga mũno na nĩamenya mũgũnda wake ũrĩa ũigakarĩte ona arathii akĩoyaga nginya mbica na karĩkia kũbubĩra owega. Rĩũ mwene mũgũnda ndenegiia mũno kana ndenanoga mũno nokaarĩkia kũbũbira na ona mũgũnda wake ũrĩa ũhana agateithĩkĩra hau.

Nĩndĩrona bena ndawa, ĩtũteithagia maũndũ-inĩ meitũ, ĩgatũteithia mĩgũnda, mahiũ maitũ, nĩtũbubagĩra ng’ombe, tũkabubĩra ona ngũkũ, nayo ng’ombe igatuĩka ya kumia iria wega, nekathakara mũno ĩtĩrarĩka nĩ mbubire nĩ menyerere, ona ngũkũ o taguo, tũcibi tũkanyibanyiba, ngũkũ ĩkaneneba makĩria, ona ĩkanjia kũrekia wega, nayo ng’ombe ĩkongereri iria, ĩgatuĩka ya kũnora, ĩgatuĩka ya kũgĩa nyama nyingĩ.

No ndambũre maũndũ mothe mekagwo thĩinĩ wa thirikari tondũ wathiĩ nyũmbainĩ ĩno ya thirikari ũkũhingĩrio maũndũ mothe ũrenda either nĩ kandi ya mwana ya gũciarwo kana nĩ kandi yaku ona kana marũa ma gũtwara ngari icio ciothe nĩũgwetherwo kũu. Kana marũa ũkĩenda kuma nja wa bũrũri no ũkuona nyũmba-inĩ ici cia thirikari. Mathondekaga indo nyingĩ kwerũhia marũa maũndũ maingĩ. Mũndũ atete kĩbandĩ ũgũthiĩ okũu nyũmbainĩ ici cia thirikari ũtuĩke wa gũthiĩ wandĩkithie na ũtuĩke wa kũnengerwo kĩbandĩ kĩngĩ. Wenda kwerũhia marũa ma ngari ũgũthiĩ o kũu nyũmba-inĩ ici cia thirikari na ĩtuĩke ya kwerũha.

Anake aya me thĩinĩ wa kĩharo nĩ mũbira marathaka, nake ũyũ nĩ refarii maria mangĩ nĩ macambĩki meroreire mũbira, nake refarii ahuha biringi auga mũbira ũthiĩ na mbere ũtuĩke wa gũkũnwa. Rĩu nĩ biringi arahuha nĩguo ũrĩa ũbatie gũka gũkũna mũbira mbere akorwo arĩ na rũtha rwa kũũkũna. Nĩkĩo ahuhĩte biringi nao arĩa matuĩka a kũnogoka arĩa marakĩrorera mũbira ũcio.